Kũgetha mũhĩa wĩkagwo na moko, ciaũma ũkagucia kana ũkarenga, ũkarenga haha gĩtina-inĩ kĩa mũhĩa ũcio, ũkamĩiga ĩkamba ĩkoma akorwo ti nyũmũ yoma ũkamĩ ũkagucia icio mĩhĩa rĩu, ũka pause no ũthĩithie kana no ũhande rĩngĩ. No ũthĩithie mũtu kana kana ũhande. Nĩ mũhĩra nĩĩrĩagwo kinya nĩ ng'ombe no ti ĩno ĩrĩa ĩkũrĩte gũkũ igũrũ, yarengwo ĩno ĩrĩa ĩtigaraga, nĩ ĩtemagĩrwo ng'ombe kana mbũri yani mahiũ o mothe. Ĩĩ.

Kwĩna avocado cia mũthemba wa hass. Cikoragwo thaka na nĩcimeraga ihenya kuma ciahandwo, ta ndĩikaraga mũno, yanina ta mĩeri itandatũ nĩkoragwo yambĩtie kũruta mahũa, na ĩkambia gũciara na icio avocado icio, makondobia macio nĩmeruhaga ihenya ti ta maya mangĩ, na nĩ mathaka na mena maĩ maingĩ, ti maingĩ mũno yani, me sawa. Ti maingĩ mũno na ti manini, me hau me sawa. Na, nĩndĩ, nĩthiaga na tĩri cia mĩthemba yothe.

Mananathi mahandagwo kũndũ gũtarĩ na mbura nene na kũndũ gũtarĩ kwaru mũno. Kũndũ mbura ti nene na ti nini yani mbura yuraga rita rĩmwe kwa mweri kana ũguo. Rĩu inanathi, mananathi nĩmahandagwo matihandagwo na kĩndũ kĩngĩ, tondũ wamahanda na kĩndũ kĩngĩ, o mendaga space nĩguo tondũ nĩmatambaga nĩwona-ĩ, maya mathangũ macio nĩmatambaga kũndũ kũnene, rĩu mendaga makahandwo mananathi matheri, na magaitĩtĩrio, mayo to nginya wĩitĩrĩrie maĩ, no kũngĩaga mbura nĩrĩo maitagĩrĩrio maĩ, no matibataraga mbura nene ta kĩndũ ta kahũa kana kĩndũ kĩngĩ.

Mananathi mahandagwo kũndũ, gũtarĩ na mbura nyingĩ mũno, kũndũ kwĩna mbura nini ti mbura nyingĩ na kũndũ kwĩna kahũa, ningĩ yendaga kũndũ gũtarĩ kũinamanu na gũtarĩ na irĩma na nĩ kũndũ gũikaire o ũguo flat na mananathi matihandagwo na kĩndũ kĩngĩ ta ũrĩa ũngĩhanda mboco na mbembe mahandagwo marĩ o maiki, tondũ nĩ matambaga mũno na mathangũ macio nĩ matambaga na kũgirĩrĩria gũthũkio nĩ mĩmera ĩngĩ nĩwega kũmahanda marĩ maiki, na matiendaga mbura nyingĩ mũno, tondũ o na rĩngĩ nĩ magũthũka, na nonginya weterere nginya itunda rĩrĩ rĩa inanathi rĩkomae nĩguo ũrĩgethe, no ũhũre ndawa cia ria, cia ũme, tũtambi, ũguo.

Kũgetha spinach kana thũkũma nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, o mũndũ no ahote. Rĩu kĩrĩa wĩkaga, nĩ wona thũkũma-inĩ ĩyo, no ũtinie gĩtina-inĩ kana haha, harĩa, harĩa harĩa mathangũ marĩ na harĩa mũmera ũcio ũrĩ nĩ hatirĩ na mathangũ make, rĩu ndũkarengere hakuhĩ mũno na mũmera wenyewe na ndũkarengere haraihu. Hau, ũgatiga gacigo kanini hau na ningĩ ndũkarengere gũkũ ũtige mũnyamũ mũnene mũno, ũkarengera hau tuge gatagatĩ-inĩ ka ithangu rĩu na hakuhĩ ũkinyĩre mũmera ũcio.

Ũrĩmi wa nyanya, nyanya yambaga ĩkahandwo tuta-inĩ kana ĩkahandwo ĩrĩ iki, nyanya ici ciahandwo ikanyitĩrĩrwo na mũtĩ nĩguo itikagwe, tondũ nĩ nditũ, nyanya ciambia kumĩra, cikanjia kũritũhia mũmera ũcio na no ũgũe, rĩu tondũ tũtirenda ũgũe ĩkanyitĩrĩrwo na mũtĩ, na nyanya nĩ cithondekaga tomato sauce cikamondwo, cikongererwo nyamũ icio mongagĩrĩra, gũthondeka tomato sauce. Mbegũ cia ici nyanya nĩcio cimeragia nyanya, ona thaa ici ũngĩoya mbegũ ya nyanya, ũhande nĩ ũkũmera, tonginya ũkorwo nĩ mbegũ ici iria cigũragwo agroveti-inĩ, ona mbegũ, mbegũ ya nyanya nĩ ĩkũmeria nyanya.

Ũrĩmi wa spinanji kana matharũ kwanja ciambaga cikahandwo tutainĩ. To nginya tuta ĩgakirwo ĩrĩa ĩrĩ tĩri-inĩ, tĩri kũndũ mũgũnda no ũthondeka tuta ĩyaku ũrĩa we ũrenda ĩkorwo, no ũmĩthondeke kĩndũ ta ĩthandũkũ hau ũrĩkĩre mũthanga ũguo kũringana na ũrĩa we ũrenda. Rĩu wahanda icio mbegu tuta-inĩ niguo ũcihande mũgũnda cirĩ iki nonginya ũcirute tuta-inĩ ũthĩĩ ũgacihande mũgũnda ĩrĩ ĩmwe ĩmwe iciothe, ũkarutania ĩrĩ ĩmwe nĩguo ũkamĩhanda na haha tuta-inĩ nonginya cikorwo na maĩ na riũwa na sana sana maĩ maingĩ na nonginya cione riũwa tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũra gĩtarĩ na riũwa. Ningĩ no nginya ũrĩmĩre tondũ nyingĩ ndĩrenda cithiĩ riũwa rĩhũe tondũ thũkũma ciaku ningĩ cikorwo citirĩ na Afya njega no ciakorwo nĩi ĩgũtobora nĩ ũgũcihanda mũgũnda-inĩ.

Gĩtũngũrũ nĩ kĩracagũrwo haha. Gĩtũngũrũ kĩarutwo mũgũnda, kĩagethwo nĩgũkoragwo na mĩthemba mĩingĩ, kwina ĩtũngũrũ ici ndungu nene, iria ciĩ gatagatĩ-inĩ nĩ harĩ iria nĩ tũmingiri. Rĩu wathiĩ thoko-inĩ rĩ nonginya ũciũnoranie nĩguo akorwo mũgũri arenda ici ndungu ũkamũhe icio ndungu, akorwo arenda icio cia gatagatĩ ũkamũhe icio cia gatagatĩ. Akorwo arenda icio nini ũkamũhe icio nini. Rĩu haha ũyũ mũgũri nĩgũcagũra aracagũra gĩtũngũrũ kĩrĩa we arenda kũringana na saizi ĩrĩa we arenda.

Nĩ mbembe ciragethwo. Mbembe ĩgethagwo yoma, ĩrĩ nyũmũ nĩguo ndĩkanjie kũbutha tondũ korwo ĩna maĩ maĩ kana ti nyũmũ biũ, nĩ ĩkwanjia kũbutha kana yanjie kũrehera andũ mĩrimũ ya nda. Rĩu haha kamacini gaka kahũthĩkaga kũthandũra mbembe nĩguo ĩkaruta mũcakwe ũcio, kuma mũcakwe-inĩ, mboco ikathandũrwo cikaigwo makonia-inĩ. Ngonia ici nĩ gũkũringana, korwo mbembe nĩ nyingĩ na ndũrĩ na mathaa ma gũtinda ũkĩhũra mbembe, gaka kamacini nĩ gateithagia mũno na nĩ karutaga wĩra ihenya na ndĩrabatara andũ aingĩ na nĩ nĩkũthandũra mbembe nyingĩ.

Njũkĩ nĩ ciakagĩrwo nĩguo cithondeke ũkĩ na ciciarane. Njũkĩ nĩ nyamũ cia gĩthaka na nĩguo ciũke hau harĩa ũciakĩire, nonginya ũthondeke, no nonginya ũkorwo ũkĩmenya hena njũkĩ kana kĩndũ ta kĩu hau hakuhĩ nĩguo ciũke ciake, cithondeke ũkĩ ũcio na nĩguo we na we ũhote kũgetha, na ũgacunga ũkĩ ũcio ũkendia kana ũkarĩa kũringana nawe, rĩu ciagethwo, ũkĩ ũcio wagethwo, ũkĩ ndũthũkaga no kũgetha ũkĩ nonginya wĩhumbĩre, wĩkunĩkanie mũno nĩguo ndũgathecwo ũthĩe na gĩcinga kana ngũ iratoga nĩguo wambe ũtũme cikorwo

Ngima ĩrugagwo kwanja wambaga ũgakia mwaki kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ũrahũthĩra kĩa mwaki, ta gasi ta ĩno kanakĩndũ kĩngĩ. Ningĩ ũkaigĩrĩra thaburĩa yaku kana kĩndũ kĩrĩa ũrarugĩra ũgekĩra maĩ, matherũka kana macamũka ningĩ ũkoya mũtu waku nĩgũkũringana na mũtu ũrĩa ũrenda, no ũkorwo nĩ mũtu mũkonyore kana rĩngĩ ti mũkonyore, mbagiti wa gĩthĩi kana wa nduka. Akorwo nĩ wa gũthiĩ rĩu ũgekĩra gũkũ ũkĩongagĩrĩra nginya rĩrĩa ũkuona nĩwanjia kũnyitana. Yanyitana ningĩ ndĩkanyitane mũno, ningĩ ndĩgatuĩke ta ũcũrũ, ũkorwo ti nyũmũ mũno tondũ ngima ndingĩkĩrĩka. Ningĩ nĩyendaga ũgaikara ũkĩgarũra ta ndagĩka ithano nĩguo ngima ĩhĩe, ũkĩroraga ka nĩhĩu ningĩ ndũgekĩre mwaki mũnini, niguo ngima ĩkĩhĩe. Ningĩ ndũgekĩre mwaki mũingĩ niguo ndĩgagĩcure, wĩkĩre mwaki mũnini. Wanjisa kũigua nĩyanjia kũruta kamũruke kega ũkamĩruta ningĩ ũkamĩ serve niguo ĩkarĩywo.

Haha hena matunda ma mĩthemba mĩingĩ mũno, hena mananathi, hena nyanya, hena mĩciri, hena hoho cia mĩthemba ĩtatũ, hena biribiri, na hoho ĩno ya ya ndune, ĩno ya yerũ, hena kabici, hena thũkũma, hena marenge ma mĩthemba mĩngĩ, hena maembe, hena matunda ma thakame, hena bitiruti, hena cauliflower, na karati, hena hena guava, hena conjeti, hena egg plant, hena kĩ kĩngĩ, matomoko, hena matunda mathaka, hena macungwa.

Ĩno nĩ kambũni ĩragathĩrĩria ũrĩa andũ mabatiĩ kũiga mĩrĩ yao na ĩrĩ mĩega na kũrĩa matunda na indo ciothe iria cirateithia mwĩrĩ. Matunda nĩ mateithagia mũno mwĩrĩ-inĩ, ta karati cigateithia kuona. Garlic cigagũteithia na arthritis na na nda gũtheria nda. Nyeni cigagũteithia kuongerera thakame mwĩrĩ-inĩ. Nyanya nacio cigagũteithia kuongerera kuongerera ngothi kũmĩhe ĩkorwo ĩtuĩke nyororo. Na, matunda mothe haha matirĩ ho, noo matunda ta matunda ma thakame makongerera thakame, macungwa magagũteithia ndũkomĩrwo kĩoro-inĩ, to nginya mothe makorwo matunda kinya nyamũ ta rosemary ĩgagũteithia kũhingũra na